Kae en aluora mar ospital, kata kar yudo chieth, to gimatimore kacha aneno kaa jatuo obiro obet piny, to nitiere ja ti tich mar kad tchieth makawo gima iluongo ni pressure, koro oketo machine ma itiyogo pimo pressure oketone bange' to opime kosepime to mano emadhi konyo ee kama miyo kaka miyono chalo kod kaka idhi konye e odiochieng'no. Koro aneno jok mae chieth en aluora mar kar chieth aneno jok ma timo chietho to aneno bende ja tuo ka obete kom

Maa en tich chieth, gima ber mayudo kuom tijni en ni jogo mangimagi ok nimakare nyalo chopo toyudo chieth manyasani makonyogi kendo konyo jok manie alwora .Koro mano e ber ma iyudo kuom tijni. Mae en tich mar chieth, mano daktari to en gi jatuo, ka osee pimo jatuo mong'eyo ni jatuo nigi shida mane todhi miye yien kata odhi chiedhe kaluwore gi kaka ochalo tomano itimo ne ng'ato ka ng'ato matuo. Koro mano e ber magiyudo kuom tich motiyoni .Kaok kamano to jadaktari bende nikech ochietho, mano en tich mabende onyalo yudo pesa mokonyore go kata okonyo go joge kata anyuala mare. Kamano.

Picha ma aneno kae ni en gima nyiso nyithindo matindo kod jaduong kod rawera bende. Nyithindo ma rowere gi ipuonjogi gik maluore kod kama gidake gi aluora ma gidake, mondo koro ipuonjogi yore mag gik mawaluongo ni kit gi gi timbegi manitiere e aluora ma gidake. Koro ka itimo ma nitie puonj ma imiyo gi nitie gikma itimonegi bende koluore gi kit jokma gidak go kanyo kata timbe ma nitiere gi jokma gidak go kanyo. Koro mano konyo nikech e kiseneno bange ka gisewuok kanyo to ginyalo, ginyalo, gibedo kaka jok madongo manigi luor kendo mongeyo gik ma onego bed ni gitimo kata gik ma dwarore .Koro gik ma kamagi aseneno kuom jii kaka waluyha kata Kalenjins bende aseneno kuom gi kata jo Turkana. Mano e sigana ma an go to seche motimore to jogi imiyo luor kendo ikonyogi e yore duto ma

E pichani kang'iyo gima fwenyore na en lee mopogore opogore ahinya ahinya to simba mantiere e pichano maneno maler. Achiel kuom gi modho pii moko to chalo gima gi tugo, chien kacha bende aneno gari otingo jokma wuotho kaneno lee, koro nengo ma gini ni go en ni ka jok mobiro neno lee go obiro neno lee. Nitie pesa ma gichulo makonyo e dongruok, kata ka ingiyo kanyo to ineno ka olos ndara. Mopogore gi mano nitie pesa madhi ne sirikal makonyo minyalo tigo e dongruok mopogore opogore. Nengo moro mabende nitie maneno en ni lee gi seche ma okan gi kanyo, to itemo geng gi kuom weche mathoth, itemo geng gi kuom dhano manyalo nego gi ,manyalo miyo kit gi rumo ,koro mano en achiel kuom gigo ma konyogi .Kuom nengo ma gin go en ni gikelo pesa nikech jogo mobiro neno gi neno gi to chulo to pesano itiyo go gi sirikal e timo gik mopogore opogore e pinywa ka.

Picha ni ka ang'iyo to aneno ka en achiel kuom yore go mag mbui ma inyalo, ma ng'at ang'at ma odak e piny mar kenya nyalo tiyogo e yude e gik ma opogore opogore ma sirkal timo kata ka ing'iyo kanyo en yo mar mbui to be kaka lony ma nyasani nitie ,lony ng'isowa ni nitie gik ma idhi kaw ka owuok kuom ng'atno ka ng'atno ma loso kare mar mbui ma en owuon e ma oketo kak ong'eyo kak onyalo ng'iyogi koro ki ng'iyo kanyo ipenji gik ma opogore opogore kaluore gi mbui mari kata namba ni mar opande kanyakla achiel gi gino ma konyi e donjo e mbui marini ma in owuon ema iketo koro ma kiseketo gik maduarore to idonjo to inyalo neno gimoro amora ma sirkal ma kenya nyalo timoni, ma inyalo bedo ka idwaro kata ma nyalo bedo ni konyi kaka jakenya. Koro ma en kar mbui ma raia moro amora ma Kenya nyalo tiyo go e ng'iyo gigo go ma inyalo yudo ko owuok kuom sirkal ma Kenya.